Ore intokitin nias pee idol ajo etobikoiye olchamba lino aisho, ore ene dukuya naa peaku imbelekeny inkaitubulu, pee meunokino nabo terishata naado, ore taata anaa pe iun ilpaek, nintoki aun impoosho nintoki aibelekenyaki niun kitung'uyuni aibelekenyaki. Ore enkai, naa ompaka niipik olchamba lino entulugumi, nincho meiremi auru eriya. Ore ene uni, naa ompaka nitum aibelekeny enterit emukunta airemoki esidai metaa ore kila erishata nitum apik oltarakita oiremisho, nincho meiremo aibelekeyu enterit e atua meeu oriong'. Nena oitoi duo naishaakinore nias pee itumoki atodua enkisambuare sapuk olchamba lino ashu eishoi enkata naado.

Oree inkoitoi enkiremore naisho enkop metushuma enkop aitobiraki, naa teniidim atuuno indaiki napaasha torishat naapasha pemeuloki ake endaan nabo arashuu auun endaa nabo terishata naado keyeu naa imbelekeny mbelekeny ore enkae ore indaikii naabulu aing'at enkop naisidai teneitoipii intona enyee peemitiki enterit elo ore sii enkiremoto oo ltarakitani mee sidai teneiremieki oleng' keyeu akee naa keipungusai enkiremoto oo ltarakitani oree enkae naa esidai ore inkwapin naashuma arashu naijululo naa eisidai tenekiata intokitin nikiborie inkoitoi enkare peemeya enkare enterit ore enkae ore olchampa lendaa naa esidai tenikiun irkyeek toomushoi oolchampai pee etum aiboit osiwo, ore enkae nekintumia enabolioi oo nkishu arashu entulugumi oo nkishu oree enkar nikimbooy eramatare oo nkishu

Ore inkoitoi, naibung'itai peyie edoli aajo eitumiiyaki enko neripi olmanyara tenkaraki entaisere. Naa ore nabo naa emirata enkop naaji eitadoyiori, pee epali emirata enkop. Ore ene are, nepali ena siai naibelekenyi enkop arashu ena toki njo ilashumba change of user. Amu etaa epuonu ake kulo tung'anak ainyang'u enkop, nepuonu aibelekeny enkop, eramatare, nepuonu aapik inkulie biasharani nemeishaakinore, nemeking'ira iyiok adupore kira iloopeny enkop. Neaku ore enkai, eiisidai tenikimpang'u aramatisho, nekintumiya enkop anaa eneishaakinore, nemekipik imasaa, aiding', arashu nemekipok kuna kishu neiko eramatere arashu eramatare pookin, pimikias ometaa meidim lelo shambai ataramat nena shorei.

Ore orng'osila lesirkali oitasheki enkiremore te Kenya naa Ministry of Agriculture. Ore Ministry of Agriculture, neetae te National Government, netii county government. Ore esiai enye, naa kitasheki enturoto enkop, arashu itasheki esiai naji enoodaiki kuna nauni tolchambai, nitasheki si take esiai osuam ah nkishu, intare, weramatare pookin okuna ng'uesi naramati tonkang'itie arashu domestic animals, neeku ninche itasheki. Na ninye si naitasheki esiai pookin e food security ashu eseriani endaa.